gik madwarore mondo ng'ato oyaw akaont mar kano pesa, en kitamboliso, kod, en aena kitambuliso mar ng'ato madhi ng'iso ni en ng'a. Asto pesa matin ma ng'ato nyalo kuno, luwore ni ng'ato yudo pesadi todwa kungo kanye. Kaponi odwa kuno e bengi, tonyalo chako gi matin mogik, siling' mia abich dwe ka dwe, to kaponi gin SACCO kata, kwonde kungo mag self help groups kwonde ma jii oyaw kend gi. Buche kata chama. Ng'ato nyalo amua to koro okano kadri monyalo siling' mia ariyo, mia adek, kata mana mia achiel. Mana ni mondo omakne kumoro, kaponi en gi pek moro kata kochopo ni koro odwa yudo pesane no, to obede ni en kamaber to kata kamano nitiere kwonde moko ma bende um ng'ato nyalo chako kun kungo pesa kaka samoro kaka insurance um gin gicha nyaki ibed gi kitambulisho madhinyiso ni in ng'a. Asto inyalo chako kuno pesa matin ne siling'